oree ena baye netareto iyiok tenkop ang' oleng' amu ore sipitali tenelo oltung'ani emoi naa keidimi nereti nishiu neishori irkiek loowok naa keidim atushuko nena moyiaritini pookin oree aaey naa ore sii ena toki netareto iyiok oleng' tolosho lang' amu keshuk imoyiaritin pookin eidim atareto iltung'anak oleng' pemeitoki aatum imoyiaritin torrok oo nkulie naayau ena kule tenewoki kule neyau emoyian neeku keidim ishoo iyiok irkiek loowoki neeku na ketareto iyiok ena baye oleng' tenkop ang' oleng' amu meekure eetae imoyiaritin kumok netaa sii ekiindim aibooi imoyiaritin kumok amu kiteng'enita neeku neiteng'ena iyook kulo tung'anak meeta ekiyiolo aatushuk imoyiaritin naa pookin teneyaku etupukutuo tenkop ang'.

Enetipat ena bae oleng tenkopang amu ore kuna puka teniyierr oltung'ani naindim aishoo ormarei lino, nkera inonok, ninyanya dei ninye pookin tenkang' ino. Ore sii ae naa ore ena bae naa enetipat oleng amu ore iltung'anak loirem ele shamba naa kelaki sii. Neeku keyau ninye isiaitin olosho lang. Ore ae toki, ore kuna puka naa keyieri naaji arashu itaini neyae sokoni nepwoi aamirr netumi iropiyiani naa ore nena ropiyiani naa keretisho toonkoitoi kumok oleng. Ore sii ae toki, kidimi naai nitaini kuna puka neyae ninye ayaki enaa nkera nemeeta ntoiwuo, neyae isukuulini meteyierakini inkera ontokiting kulie kumok. Neeku ore ena bae netareto yiok oleng neton aa keret iyiok tolosho lang naa